Ore entoki nalio tena pisha naa enkare nagirae abukoki endaa entoki naji irrigation nore pebukokini nebulu nepiru mpaka kenya enkata nakesi netumokini atimirr ore sii enatoki nalio naa kitodolu ajo indim aitumiyia tenkata olameyu otowuejitin nemetumi enkare naa ore teniaku keunishoi nebukokini ore temusho netumoki oltung'ani atimira endaa enye ashu ainosa nisho inkera enyenak nimin esumash tenkop nalulung'a.